Ore tenapisha na kelio aa nkoitoi aa lamai oitodolu wueitin napasha, etii ewoi nangasa aitodolu encheria esukul itushul ltunganak, neatae itodolu sii enkae pisha ashu enkae rubata enkishui naitushul ltunganak pookin, eetai sii ewoi naitodolu ajo ore enkera esukul na keponu ingua wuetin napaasha, ore siinche laasak esiai na nejia ake etiu, ore enemwisho na kitadolu ajo ore sukul neeta enchetare naje ashu institution ama infrastructure.

Ore ena, nitodolu empisha onkera esukuul, eesita computer. Enetipat oleng enasiai e computer, tonkoitoii kumok oleng. Kisum arashu kisho nkera metayioloito eniko pitumia nena mashinini, naa ore kenya pepuo apuku tesukuul aku najing isiaitin, naa keyiolo aitumia. Ore tosiaitin kumok naa kompiutani itumiai, neeku teneyiolou enkerai nimitoki alo anyamalu tenelo atum esiai.

Ore tena pisha naa kelio ah isiaitin are nagira aasa. Egira olmwalimui autaki inkera aah entoki naje. Naa kasidai ina amu tenenyikaki olmalimui inkera nee neibung' naduo kera enaduo kisoma neaku kulie tung'ana. Elio sii ajo ore ele mwalimui o kuna kera nakeishopito mask arashu nkitambaani oo onkutukie. Ore ena nake sidai amu tenelo peishopi enaduo ah enaduo mask meitokini aishoru imoyaritin naijo olkirobi.

Tenelo padol ena, ore entoki nalotu indamunot, naa enkisuma oloing'ang'e. Naa kayieu najo ore ena kisuma oloing'ang'e, naa kasidai oleng. Amu kisho iltung'anak misumata, itu itoki anya garamani elototo enkwapi adoru, nisulaki etii inkang'itie enye.

Ore ena naa empisha apa oltungani oji Luanda Magere olarikoni apa ninye loljaluo ashu oltungani apa magilani oleng tolarabal toljaluo ,ore ena na kaidim atejo enetipat oleng nisho yiok matayiolo lolo tunganak leapa amu mpishai enye ena nikitum atadamu ntokitin apa nataasa.

Ore tene nelio ntokitin naata esiana, ore nabo na kitodolu esipata oltunganak ,ore enkae nitodolu entoki naji biotisho, ore enkae nitodolu entoki naji enkitumiata ontokitin ashu consumption itodolu sii enkae ene seuseu nalulunga, itodolu enkae uchumi ore enkae nitodolu endaa we nkare, nitodolu enkae ormanyara tenebo engolon ajo naa sinanu oloingangi.

Ore ena nelio ajo empisha ena natoosho entasat we nkerai enye, ene tipat ena peyie edamuno entoiwuoi we nkerai. Ore ena tasat nelio ajo ishope te nkoitoi e kimaasai nishop irkarash, niishop ajo naa sinanu emushipi naripa aa or oo osaen le ng'otoo arashu lorgos. Ore ena naa ene tipat amu ee kigira aitubulaa orkuak loormaasai enaduoa tasat. Neeku kaisidai oleng' ena.

Ee kaidim atejo eitaa technology enkisuma arashu itelelia enkisuma, neshipakino inkera enaduo kisuma. Na ore sababu, ore oshi taata technology netaa kidim inye nkera aisumata etii nkang'itie. Nisho naduo kera metaa keeta erishata sidai naisumare, nisho si metaa mitoki anyamal oleng epuo ntaoni apuo aing'oru neejing pee etumoki aisumata, neeku itelelia oleng enkisuma ah technology enkisuma onkera.

Ore ena na kesidai oleng ena nalaki nkishu petumoki oltungani aema entito, kayieu najo kesidai na ore sababu tenelo pilo alak nkishu enkang enye na kitodolu ajo migira ake duo aya inakitok tesile kake itonyorahie apik nkishu inonok inewueji pitum oladuo tungani, ore si enkae inchorita si ntoiwuo enashe ningare aas entoki najo lashumba appreciation ajo kesidai ena.

ore teidia alo enkisuma ore sii imbaa ee internet naa keisaidia inkera ore too nkolong'i nemeetae darasa ena nayi matejo jumamosii naa keyieu inkera nepuo apuo aitiship ate arashu apuo aitoki ake duo aing'or ajo naa sinanu naa tifii tee sukul naa enkoitoi oloing'ang'e ake sii ina ore oshi teejumamosi ashuu tonkolong'i nemeetae sukul naa keetae enkolong' naji ene entertainments neeku keisidai olrng' amu keitoki aitubulaa ina ore sii ena oitoi ee internet naa keyiu ake neisipuni toonkera peyiee mepuo ake teidia sheto keyiu ake naa enkisuma oo peemepuku oleng' amu mee sidai oleng' tenemoku inkera oleng' ena oitoi ee internet.

Ore enapisha nitodolu ajo nkera kutitik kuna nagira aitumia emashini ashu a laptop kayio najo enkoitoi sidai oleng amu ore kuna kera egira abulu naa keaku etayioloto aitumia enamashini na kengenu si nkera oleng.

Ore enoitoi e technology ashu enkoitoi e technology na kitalala ndamunot onkera amu kitengen naduo kera inatokitin na miteki ninche nitengen mbaa tenkoitoi oloingani nitengen mbaa nagira aasa ata nye tonkwapi eboo nengenu naduo kera neyiolou ntokitin neaku ore naduo kera nelalau ndamunot enye neaku ore naduo kera kedol sii nkulie ataa nemelio.

Kayieu najo ore nkera enkop ang natan ake etii kurum tesiai e internet metumoki nkera ainoto enaitoi tenkaraki ntokitin kumok, ore nye entoki edukuya metii ositima, ore ositima tenkop aang metii atan ake ituepikaki yiok serkali embae toronok oleng, ore si enkae mesidai ake network neaku ore nye nai eetae naduo mashinini ketoronok ake network neaku metumoki ake naduo kera aisumata tenkoitoi sidai.